Ore ena siai temurua ang, kengasi neuni olchampa ,neturi nepiki taata ilntarakitani metuturo, ore pee eidipi taata nepoi aingoru empegu, mpegui sidain nepoi nepiki olchampa, ore pee eidipi atipik ilo shamba, asi neramati neeku kegira ake apuo Kila tedekenya ainguraa ajo kainyoo nagira aasa ,ore ake pee elo omiteru nena aitubulu abulu, nemepali ake bado, neitokini aendelea agira aongor aitobiraki asi ore ta taata pee eilepu ochampa pi ,neiteruni taata aingporu mbinui naakesi , neiteruni akes ilo shampa polepole, ore leitu eku nengasi aapal aisho enkata nepali ompaka nebaiki naa nesidanu pookin ,ore nena tokiting naatumi nepikita irkeek amu elelek etii orkiti shafu atua ,neirobiri akeyie .

Ore taata enkoitoi naitobirieki ena siai' naa nji etiu ee ore ene wueji naa ormanyara, ore ormanyara naa kesidai enitobiri. amu ees are eeta ore ormanyara tenitobiri nesidanu enkijape nang'amu iltung'anak o nkishu. Ore sii naake kore enkae naake kore ormanyara nesidanu naake keyau taata keyau metaa sidai enkop neeku tening'or enkop kasidai. Ore ai ore ormanyara naa entoki sidai oleng' amu keyau ilashumba too nkuapi enye meetu aing'or esiai enkop ang' ormanyara ogirai aitobiraa esidai lemegirai ainyal, nememiritai. Neeku sidai enitobiri ena siai oleng' amu keyata keyau ninye eseriani too nkang'itie neeku meeta iltung'anak enoshi enoshi kiulul sapuk oleng'. Neeku ore ormanyara nee entoki sidai oleng' tenekintobir nee keyau enkijape sidai neyau sii toi taata eseriani. Neeku ormanyara ele sidai oitobiraki naa kasidai oleng' tenitobiri ormanyara lang' te siai kitok, neeku maitobira ormanyara lang' te seriani ee.

Ore imaritin naasishoreki tenintau osotua tiatua ormarei orashu ilchoreta naa nkoitoi sidan oleng na keisidai oleng tenitaikini osotua tenkopang ormaasai, ore enedukuya naa kengasi aipot iltasati kituak lemurua inyi meetu aitaki intae osotua tiatua ormarei linyi amu kejo ormaasai ore iltasati kituak naa ninche otaanikita enkaina oleng ,neeku kitau taata osotua tooloikosanate lormarei orashua ilchoreta neponu doi nejoki ntae erorokinoto ningututata doi amu nejia naa eikununo. ore taata ormoruo otaarare enkitok enye naa nejia ake eikununo ,neitaikini ntae osotua nejokini doi nchoi enkang entito inkishu ,nchoo ltunganak endaa nanya tinaang enye peeshipau siiniche nilejilej entito enche neeku aiko nejia. ore enkae bae naa ore taata toolchoreta linonok, tenidol ajo iyieu nintau lchoreta orashu loopakiteng amu nejia yiiok kijo tenkutuk oramasai, nilo nimbung nilo nimpotu irpartei lino nijoki kayieu nikintau osotua itaarate taa eshu weeitu nijoki kaisho enkiteng nikijo pakiteng ore ilo sotua nemedungo intarasi niyakuku loopakiteng intarasi basi niheshimunono niyakuku loo pakiteng ometaba naa neeku ingirara aisaidiana esidai.

Ore enikuni peaku ntumoritin ormarei sidan toltunganak pookin naa ore nai enikuni naa kitambuai kila mutu tormareiaa menati, eeata nkishu, emoi etamorua peyie edol eletungani ajo kegirai aitambua tiatua ormarei lenye, asi nishori sininye esiai inakata eatae ntumoritin ormarei nipotunoi tolubot pookin oltungani akeyie pookin metaa kenyikita ilo marei nipotuni taa metaa eponunui nibiriri ilo marei, basi ore nai peetonii nipotuni taata laisotuak peyie ,lashumba aa ltunganak lomuruai, lonkuapi loloreren oota mali laidim aisaidia ltunganak, ore kulo tunganak lormarei laijo keeta nkera nayieu nisuma kake kemenat meeta nkishu naisumienishori nai kulo ashumbabashu kulo aisotuak misumaki nkera naa keyiolo lolo tunganak ajo kepuoi aitambua tormarei lenye, nesiadanu ormarei amu kedol kila mtu ajo kegirai aitambua neaku ore ntumoritin peyie esidanu, neaku piitambuai kila mtu tormarei nishori toi iyie esiai enenye naipirta nye.

Ore nkibelekenyat natii atua ormutandao woatuaboltungani onya lomon na kegira ntokitin imbaa aibelekenya taata amu tenidol toi ormutandao ataa ltunganak otii, naa kegira aitumia ormutandao anya lomon taata le siasiashublomon, nikonji ashumakino oltunganak kituak naa ore ormutandao tonkuamlie sai na kegira ainyalaki yiok esiaiamu kegira aituraa enkanyit, oreee ltunganak otii nataa kegira aitumia ormutandao oleng ninyalaki toi nedek toi nemeishaa ina tenkop ormasaai, neaku ore nona keibelekenyat namanyor pii amu kegira ainyalaki yiok esiai mu, ore enkanyit oltungani kiti oinyati oltungani k,na ore ore ormutandao kegira aiminie enkanyit toltunganak otoi, neaku nona keibelekenyat kiyaki

Ore sintema nanyor, orashu aasishore oleng naa enormanyera ,amu kanyor tenagira aingor taata ivedioi orashua taata Kuna tokiting ekeyie ngejuko naagirae ainosaki yiok ilomon lormanyera lang amu ore tenkopang iyiok irmaasai meeta entoki nikintanyaanyukie ormanyera ,ore naaji ormanyera naa nkishu, enkop nikimanya ongwesin osero, naa sidai tenegirae aitodol taata yiok nena tokiting matodol ajo olee kegira taa ninye serkali orashu ilashumpa aitambua ajo ekiata inkishu nekiata ormanyera lang sidai amu ore tenkop tenkata tekenya msima tenkop pookin meetae enkop nagira aitobiraa ormanyera lenye anaa enkop ormaasai amu kees enkop ormaasai are ,eitu edung irkeek, neeku ina sintema nagira taata nanu anyor neeku ina paa kanyor tenaitoduakini metaa kagira alo aingor te tiifi Kuna tokiting oolashumba ,nagira aingor napona engeno sapuk alang enosiaake engeno aia naata neeku aiko nejia.

Ore ena siai na ke mmee sapuk tenkop ormaase kake kegira taata asapuku tonkolongi napuonu amu ekigira taata atu ore enaa anadi natiaka enkingorita oshi taata sentemani , yani ividio too nfiini nagira kulo tunganak oisumate ayau , niaku ore taata pikingor , nikitum enkitengena amu ore naa dii kulo kiek mikinyangu dii iyiook tenkop ormaase amu ketii enkop ang , ena ke duo nimikiyiolo aunoo toonkangitie apik taata metaa ninche maua nagira iltunganak apika atua nkaulele , atua nkajijik enye neeku ore tenkop ormaasae kajo eton itu esapuku. Kake kegira asapuku, ore kulo tunganak oisumate, kulo oinosa mpala, ninche ogira ayaki iyiook kuna , kuna baa ngejuko . Neeku ore aiko nejia ekingira taa angenu . Naa sidan kuna maua oleng amu kitobir enkang ino nikiyaki enkiti kijape naropil, enkiti kijape naa teningwaya ninye ingira taata aibarizi tiatua ormanyara lino nining eseriani. Nitoki toiaku keau metaa kelio enkop ajo kasidai . Teneponu iltunganak , irmugenini linonok nedol ajo elee kegira oltungani aitobir enkang ,naa keeta dukuya sidai oleng, niaku ina inkingira atum ina ngeno sapuk iyiook tenkop ormaase.

Eeh kajo kata eng'eno naipirta eena shani naddolta teene wueji. Amuu oore eena shani kwanza ketii eena shani enkop ang' naa keji eena shani, keji eena shani tata te nkop ang' empopong'i. Naa oore eena shani ekijo ooshi iyiok irmaasae ekeeta taa esimu. Amuu enekiud orkikuei leena shani, kulo loldooltata siindae, kulo oopi, naa kelelek pee kiumisa. Kake oore ake aiko nejia, enchani sidai oleng amuu ekeitobir enkop neliou ankop aajo ketii enchani natii, enejing toi sii ewuaji neliou nafasi eenye. Niaku oore eena shani kayiolo aitobiraki amuu enchani sidia oleng naa kenyor ninye irmusunguteneponu aing'or amuu keejo toi irkulie keeeta olchani ,keyai isipitalini meshomoiki, nepuoi taata aitumia enaa olchani tosipitalini opiki iltamueyia. Niaku oore eena shani naa olchani sidai oleng, keji orpopong'i. Niaku oore aikunaki nejia kegira eena shani taata ayaki iyiok ilashumba neponu tata ilashumba aing'or eena shani, nepuo toi aaya isipitalini kulo tung'anak oisumate amuu oore naa kulo tung'anak oisumate keeta toi imbaa sidan oleng. Niaku oore taata aikunaki nejia, enchani sidai eena oleng kake oore aake etiu nejia ketii toi ake sii enkiti lakini atua amuu tenekirem eena shabi niaku shida sapuk oleng.

Ee kadamu pi enkolong nataasa enasai, naa ore sababu nataasie ena siai, ore nabo kanyor nanu taata esiai nauni endaa, esiai eunore, neeku ore aiko nejia atuuno apa nanu mpoosho, naun impooshok taata tiang ,orkiti shamba lai ake liauluo, tenkalo enkajiang ,neeku kadamu ake asi ore pee edipi nengas taa Enkai asha nengas neeitook Nena poosho ainei ,nelotu agwara neeku meeta nina poosho ainei meeta enkare ,naibung ake neeku kapik ake enkare orpira, naud orkurum nalo taata abukoki nena poosho aienei, naijo nejia ometaba naa ana nebulu neiteruni taata atum nena nikijo yiook inkashumpani, neiteru abulu nakes ,ore pee akes nikinya mpoosho, endaa sidai oleng neeku enda sidai ena neeku kajoki iltunganak ooti mataas amu keisidai oleng naa keisho yiok endaa mikintoki apuo ainyangu ndaiki olshaumba.

Eeh kaidim pii atolimu ajo kanyo nagira aasa tena pisha nadolta tene wueji, nabo: e kadolta embolea naa ijo kitau enoo ntare, naitoki adolta taata olchamba otuturoki, nadolta toi nkambai natipikaki taata peeku taata olchamba pee ewosh olaini. Neeku ore ene woji kayiolo ajo kore tene wueji naa ir matunda euni arashu taata entoki nekijo enoshi mathani nepiki taata ore taata ena mathani naake euni neng'asai taata nepiki ake atua nimulmulari kidolta siinye sururu ni tine wueji enkiti aji itobira entoki nijo enkaji taata nepiki sururu ni nepiki e hema shumata pee mitoki naa enkolong' awosh aiwulokino. Neeku asi naa kebulu aitobirunye nee ore ore piidipi atubulu nemiri naa keeta ropiani oleng' amu keponu iltung'anak ninyang'u neya nkajijik enye neya irkulie nkang'itie enye, nepuo irkulie aapik ina mathani shai newoki toi amu iyiolo naa iye ajo ore inatoki naa kenyor seseni looltung'anak neeku aiko neija. Neeku kayiolo pii ajo kanyo nagira aasa amu keasi te nkop ang' naake sidai oleng' amu keeta iropiani oleng' ena siai te nkop ang' ormaasai.

Wore sababu nanyorie irkulie tunganak sentemani, badala oombukui , naa wore entoki edukuya ,naa wore sentema naa kegas doi neyau sentema taata, nikintoduaki pisha nagira aendelea tina toki nigira duo ayeu niyolou. Wore pee kiyaki taata , niingorr aitobiraki nejing elukunya aitobiraki .Amu kejo apa irmwalimuni ,amu aisume taa nanu naa kejo apa irmwalimuni, eeh wore wore , enaikash teeningorr kuliko eneningito ake kake midolita toongonyek inonok . Niaku isidai teniduaki kewon ino badala mataa ekijokitoi neesa entoki naje, niaku wore peenyorr kulie tunganak sentemani aitalang nena tokiting oompala , naa tengaraki naa egira aingorr sentemani aitobiraki , neelewa ina toki esidai ,niaku nishoo taa engeno sapuk. niaku inaa pee etiu nejia , nieku wore iltunganak kumuk naa nejia ikunaa ninje amu kenyorr naa entoki, alfu naa keyau sii doi inatoki, yaani eki shipayu osesen , niingorr, nikweni naa wore naa ingira akweni nejingita inatoki osesen aitobiraki niaku aikonejia. Niaku wore sentema, aisidan taa mpukui pii kake etalanga sentemani ngulie pii.

Ore taata enkiguran, tiatua taata embulunoto elelero, naa keisidai oleng amu keyau enyorata tiatua ninche, neeku keponu kulo tunganak kuti neponu atumo, neiguran taa empira , nekwet irkulie neer irkulie nkariak naa dii ake yie irkulie amaana aas imbaa enkiguran oo ninche pookin tenebo. ore ena siai enkiguran naa kadilita tenkop ormaasai ajo kegira ailepunye, naa ore egira ailepu, meekure etii ilapa arabali meekure etii napa lukuny nkera naa ketok enkerai ometadamu ntokiting tirok naijo empurore nelo enkerai taata nelo apuroo ntokiting elatia nayau taata shida sapuk oleng , neeku ore enkiguran naa entoki etipat oleng aisulaki nkwapi naagirae abulu naijo enkop ang ormaasai , aa tekajiado naaji sanisana ,kadolita ninye ilarikok lang ajo kedolita siininche ajo keeta enkiguran esiai sidai oleng tembulunoto oltungani oti pookin otii enkop ormaasai ,neeku kanyor nanu enkiguran oleng amu esiai oleng naa keyau enyorota naa ore ena nyorota naa keisidai oleng amu, mitoki iltunganak ooti aara ilapa arabali le ukoloni.

Ore osirua ladamu lashomo iatobiraki ,latadee nanya endaa sapuk oleng nikinya doi inkirik naa osiruwa likishomoita ariku entito ole parjeje .nikipuo nikiriku ena tito amu tenkop taata najo nkama nikiriku ena tito aarik shombole, nikinya osirua sapuk oleng osirua laa eton apake adamu otenakata, amu kijo yiok tenkopang oramasai intalengo ,naa osirua sapuk ele nikirany doi ometejo yiok imurto matigilata, nikidungoki enkitok enkarna taata nikipuo nikirany taata irmaasai nikirany teboo oonkishu, asi nejoki tee naisha amu ore yiok naa ekimukisho nemuki esuguroi nemuki turunkena asi nemayianishoiltasati kituak asi ore taa Aiko nejia amu nanu apa oshepu keer, nalo taa nalo alaki ena kerai ole naitobiraa enkerai amu ore naa tenkopang ormaasai naa iboitare omekenyu nelo orpayian lenye airag enkae kop, neeku pakiteng lai tenkata ilo amu pakiteng likitirikutuo enkitok tenebo nikinya dii inkirik asi neirobiri taa yiok ,neeku ilo sirua nanu adamu mpaka tenakata, osiruwa sapuk oleng lenkiama oltunganak ooti naa sidai enkiama oleng tenkopang ormaasai ayiolo nanu openy atonita.

Ore paa sidai teniata embenki oropiyiani taata napulusunye amu kejo oshi iltunganaka ore ake itonita miyiolo ajo kainyioo entaisere ashu kanyoo naasa toldaikani oponu. Niaku sidai ake teniata inkohola nairagita taata naa , iyiolo ajo tenelotu enkiti shida , naipirta taata biotisho ino arashu tenaipirta taata nkulie baa nijo taata enkisuma oonkera kelelek earuni inkera tesukuul nemiata ropiyiani, netoishote inkishu niaku miata entoki nimir. Niaku sidai oleng teniata ilo shumati loo ropiyiani te benki ino . Niaku ore aiko nejia, ore tenakata oltungani leitu ererena matejo nai tenelotu enkiti bae nai natupulusunye , nai oltamoyiay inoto, enkerai ino , enkitok ino , yieyio lino , papaai lino , matejo nai netum enkiti moyian naitanyamala nai torkuti daikani kutik , nemiata ropiyiani amu tenakata ropiyiani te sipitali naa entoki sapuk oleng. Adamu nanu paaruni atii sukuul, nemeeta ntoiwuo school fees arashu iropiyiani duo enkisuma, asi neeku naa ilo shumati enkwetiki taata amu sidai amu keeta , nekwet naisho school fees maawa , niaku sidai naleng tenikiata ake ilo shumati , aikunaki nejia.

Ee kadamu pi aitadua iltunganak imbaa kumok oleng ara oti mpaka tenakata, ore ena siai enarata enkare amu kajo nanu ninye taata enkishoroto naishooki apa pee aini Enkai, naa kanyor oleng torsange ,ketii atua orsarge, ore enkata nabo etii kulo shoreta lainei okuni eji lenkishon, lemayian o leyeyio najoki ekiyieu nikiyiolou enkare amu eiboo apa iyiok intoiwuo nwmitiki yiook kipuo iteyieta kira kutitik neeku ikiyieu naa nikiyiolou amu loolo yiok otubulutua neeku mikiyiolo ajo kainyoo naasa tedukuya elek eesa entoki nedoiki enkare orashu etumi oltungani oowa enkare neeku iyieu ekwatuni aasaru tena murua ang .najoki metii shida ootu narik nikipuo orkeju sapuk oleng likijo orkeju ngiro nikipuo nikidoiki najoki ore taa entasho teboo neeku kaitu ake obo obo nikidoiki enkare naisum neyiolou enkare hoo netii obolo ogol elukunya otalaikine apa atayiolo kake aisuma oleng lelo tunganak ina siai naitobiraki najoki inji eikunari neeku aitengen lelo tunganak oleng etayiolito apa ina siai mpaka saai neeku aiko lelo.

Ore enkitandamunoto najoki iltunganak lorkijiji lai ,orkeri sub location naa kajoki entobirai esiai taata oltaka. nitobiraa ntokiting tesidai amu ore kulo tunganak naa laramatak nitoki aaku ore tenakata eketae doi inkishu naa meetae entoki naboda anaa enkiteng amu kenyor oltaka onangari neeku kajoki iltunganak lainei, enchoo ekee pee eku idolitata ajo itananagaitei embuya amu enyor ninye ilarikok lang lesirkaili amu kegira aitass yiok entoki sidai it auto Kuna puyai oshi apa naatae neeku etaa oshi taata inkardasini ,ore enkardasi tenkiteng nemetoronok naji tenenya enkiteng kake keitanamu ajoki mee sidai naaji amu ketii apake ntokiting naanyalaro naa ore apake pee eini na ijo ake duo megol neeku kajoki ore eninkoko entanangai doi entipik eweji sidai ,nipikipiki eweji nebo nipejoo niasiasa ntoking tesidai asi niramatishosho doi amu ore ake pee iasiasa entoki naijo ena nesidanu esiai inyii taata tenalo onkishu ,nebulu nkishu nesidanu nesupatu pi Aiko nejia.

Ore ee esiai naata enkanyit te nkitobirata o nkera metaa looanyiti tenebulu naa tenisumi nkera orkuak lormaasai amu ore tenkop musima, keji oshi meetai meetai enkabila naata enkanyit enaa irmaasai amu eng'as ki funza i apa nkera ormaasai niteng'eni irkuaaki sidain, nelikini nkoitoi sidan o ntorok peerishu egira abulu te kitishu enye. Neeku sidai naleng' amu keyaku naa kore taata kore taisere nena kera naa kebulu neeku iltung'anak letipat kituak, netum nkera enye, netum nkang'itie enye neeku sidai oleng' tenitobirari nkera nelikini irkuaki sidain , nelikini ntokitin nemifaa neasi, ee tenkop ormaasai. Amu ore nari tenkop ormaasai, naa ore oltung'ani oti naake ifaa peyie eyanyit oltung'ani kitok. Neeku sidai oleng' ina baye teniteng'enishoi a kuti iltung'anak metaa kebulu eyiolo ntokitin pookin ine nkanyit, ine nkaroni ntokitin ake yie pookin te te nkutuk ormaasai neyolou toi neyolou ajo mifaa paagiroo elde tung'ani neeku naa kitobiraa ina amu kore ninye enepuo aisuma kuna naisuma oleng' nepuo nkuapi oo loreren naa kelio ake enaduo anyit ormaasai..

Oore entoki naitiship teena siai nadoolta teene wueji naa iyiolo tenakata, teniun iilo siripa lino araki naa iilo manarei liino, nipik imbenek, nesidanu amuu kiaku naa keiriamari pooki tenebo, naa sidai sii amuu keitobir ormanyara lino, enkop iino, enkang iino nishet keon amuu kiaku metii ilapurok iloshi opuroo inkishu arashu en'daa enkang iino arashu aitanyamalisho meitoki aaku ketii naa. Niaku oore iina naa enbaye sidai oleng tiatua enkang' iino naa kesidai oleng tenekias tenebo amuu oore naa aikunaki nejia naa kesidanu amuu kiaku naa igira arip keon ormarei lino. Etii sii irkeek otuunoki sininche tiatua ang' peyie eyau enkijape naropil naa tenponu ilomon linonok neshipa irmugenini linonok amuu kedol aajo igira aitunza ormanyara niaku kajoki irmaasae pooki emataas.

Kang'as ninye ajo ashe oleng'. Ore entoki etipat, tenabae naasita ele tung'ani lonkilani, naa egira aunisho ele tung'ani. Aun irkeek. Ore eunoto orkeek naa entoki sidai naleng', amu ore olchani neenkishui. Naa kesidai amuu, eetae oshi irkeek otuuno Enkai neetae ilotuuno oltung'ani. Ore naa kulo otuuno Enkai, netigira oshi tung'anisho ainyel imbaa enkai. Niinyal oleng',kake kadolta ajo kinoto ilarikok sidain, ogira aisho yiok erikore sidai, neutaa yiok teunoto orkeek, amu ore irkeek naa kasidan oleng'. Basi, ore naa esidano enabae, naa keng'as ninye nitobir amu keeu enkijape narropil. Nitoki aku, kitaa ormanyara lino sidai. Neeku eneponu irmaasai niing'or enaduo bae nitaasa, nikishipakino. Nitoki aku, ore olchani naa keisho ilo shani neu olikae shani liare, arashu tomon ninye, ore ake aikunaki nejia, neu irkeek tomon sidain, nitobir enkang',neeku enkang' ino ormanyara sidai naleng' oleng'. Neeku asidai.

Ee kaidim atolimu ajo kainyoo nagira aasa tenapisha nadolita teneweji ,kangas najo kadolita inkirik ,ore inkirik naa endaa ang iyiok irmaasai amu ore apa yiok irmaasai naa ekinya inkirik okule neeku ekadolita inkirik natashoki tenkolong, ore Kuna kirik naa ketipikaki eneweji peyiee eikauka pee eer enkolong netii, ore ake aikunaki nejia naa ore kunakirik teneidipi aatashe negolu Kuna kirik, meotoki ainyala ,meitoki irkurt ajing, nemitoki angwoyu nenyae ajo kenya ilapa, ore pee enyae Kuna kirik, nemitoki esumash aosh ila duo tunganak loopeny endaa, nenya kulo tunganak neitoki aisho irmaasai lenye oota esumash neeku ore eneweji nkoitoi naa naripieki enda peyie meinyala peenya irmaasai, nemeitoki esumashamu ninye entoki nagira aitanyamal iyiok ,neeku ore aikunaki nejia endaa sidai ena oleng naa enkoitoi sidai ena oleng naagirae aitobirie endaa nepiki endaa pee meinyala endaa toonkolongi naaponu neeku endaa engirae aitobiraki teneweji kayiolo pi.

Ore enatoki nadolta tenewueji, kwansa kadolita orkine otua, orkine pursemus. Ore ele kine, naa ekajo emoyian naawa. Naa nisulaki amu, ore yiok irmaasai tanakata na ekigira tanakata aimaa golikinot oleng, tenoitoi eramatare amu yiololo naajo ore esiai ang irmaasai naa peyie kiramatisho, aramat ormanyara onkishu, kake egira moyiaritin aitanyamal iyiok tenkoitoi eramatare. Neeku ore tenewoji naa ore ele kine naa tenajo duo aing'or ormilo oowa arashu orkipei, arashu nkulie moyiaritin ake ontare. Neeku adolita ele kine lotii atua emuatata, kajo osina sapuk oleng enadol enkiteng nabaji etua, namayie oinosa toropiyiani, nama nkera inonok, nama ormarei lino, neeku keme oleng. Kake, ekajoki irmaasai lang ore enikinko pekintasheyie enasiai omoyiaritin ontare, emahomoita ayiaya irkitaarrini lontokiting ang, nikiyiaya toi nikiliki ajo igolikinot kiata, kiata ake nkishu nagira amoyiaa, na kaata osiligi tenkai ajo mitukurru yiok ilakirrani amu iltung'anak oisumare enasiai, na kedup tenkoitoi nagol oleng.

Ore entoki sidai nagira inkoru tesiai nayiu naa kayiu nangas natum iropiyiani ore pee atum iropiyiani nashet kewon, ore taa ashet kewon naa inkoiru endaa, naitobir kewon ai inyiangu ingilani sidain, naisum toi kewon basi napik kewon enkoitoi naa magoliki taisere apik ilchumat ll ropiyiani aikunaki najia. Naitoki sii nisaidia ilmaasai amu ore enkop oo maasai naa ikitii abori keyiu enkopang olkitamannyunoto nayiu sii toi nibungi tengolon amu aton kitii abori oleng' tena oitoi e maendeleo. Neeku ekijiti yiook ee ore esiai nayieu nanu makewon amu ai amu kayieu nanu esiai makewon naa kaisho nanu naangas apik ewoji sidai metaa kaata iropiyiani nisaidia kewon iltunganak tenkopang amu ore temurrua ang' nikiata iltunganak tarrushi nemegira sirkali aingoru nebaiki ingolia iltunganak menat oota inkere naisuma nemeeta iropiyiani. Neeku kajito nanu openy ore esiai nayieu natum nanu naa nisaidia kewon olmarei lai, oo oemurau ai pookinin naitoki taa sii aaku kaisaidia toi olaisotuak.

Ore ena siai neton taadi metii enkop ang oleng, naa kangas aomon serkali enkop ang ajo enchoo dii yiok emna siai amu ekingira aimaa ngolikinot ore nanu makewon aingua kajiado, enkop najo magadi, nekiata ormangatinda otagolo oleng oji lorgali, ore ele tungani naa kegira aitanyamal iyiok oleng naa ore eneweji naa kadolita ajo ore eneweji naa peibung ilaruok loijo lelo. neeku ore naaji enasiai amu ore ilo tungani ekenangaa intasati neony ,neitoki sii aku kenyaa enda neinyal iltunganak neer iltunganak ,etii apaelong entasat nataremo tenkalem naa kajo tenikitum naaji entoki naijo ena amu kadolita ajo ore kulo na ltunganak oibung lelo aruok, neen neya korokoroni, naa kajo keitobira yiok ,kake ore aikunaki nejia, eton eitu ebau enkop ang naa ekiyieu oleng nebau. neeku ore ena siai naa esiai sidai oleng ,amu keibung lelo aruok ,nemitoki aitanyamalisho, netoni teseriani nemitokini aurisho nemitoki aata urisho tenkop enye ,ore tenkopang mepuo intasati irkeek amu keikony ,nemirajie sii endaa amu kelotu apuroo nenya, kake tenikitum naaji ena siai naa kelelek aitobiraa yiok, ore ilo tungani neibungi, neibungi irkulie aruok oolo keponu asishore yiok.

Ore tenanu naa keisidai oleng enkiguran toontoyie, amu ore enkiguran natejo duo keyau irkijanani ,aa ntoyie taa ormuran ,nayau tenebo neponu aibunga, naitobiraa taa enkop amu tenibunga lelo tunganak pee eninguno naa keisidai oleng, kake ore ake etii nejia tanatii ormuarani lemeeta shida tenelo ntokiting naijo nena amu meeta naa ninye mbaa kumok anaa entito ,yiolo ajo ore entito naa ninye kasari entaisere, naa ore ilo tungani ore ake pee einyalakino maisha enye na kejo akeyie aitanyamal amu penyo neitoki atum ormoruo amu tenetum naaji irkijanani okuni metaa niche ogira aitanyamal penyo netum ormoruo amu kwanza neiki ina tito ,ore pee eiki ina tito neitoki taisere likae nelotu aiki asi neeku ninye enaduo tito neeku meyiolo ajo ngae menye nkera. kake ore naaji tenanu ,mamitiki naaji ntoyie epuo enkiguran amu keisidai enkiguran kake keitodolu ajo kalo tabia eeta ena tito naishoritae meshomo enkiguran ,amu tenelo naaji entito ake enkiguran orkijanani neshukunye alotu esiai too nteipan nemeti shida kake ore entito naapiki mukuraisho atua enkiguran naa keitoronok naleng ,neeku ore naaji tenanu naa peelo entito enkiguran kake torkuak sidai mee ake orkiti kuak toronok amu meishakino naa amu keinyalakino entito maisha .

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tendaol ena toki amu karaa na oltungani oisume naleng, kadolita entoki naji KICC teneweji ,ore ena toki naa eneserkali, naa Nairobi oshi etii enatoki, ore ena toki naa eteshataki ena toki te ukoloni enapakata etii lookenyata, amu entangasa ninye enatoki ninye najing iropiyiani ekenya neeku tnadol nadamu ropiani apa natulusoitie apa mee kuna tenakata nikingira aitumiyia ore aiko nejia ,ore eneweji naa ninye eibungieki intumoriti esirkali orais tenetumoki, neibungaki iltunganak lenyenak entumo ,neibung impatii ntumoritin teneweji amu ene public naa amu enesrkali neeku ore enatoki naa kelaaku Idia serkali amu eneserkali na, ore eneweji naa ositima oilepie oltungani amu idolita eneweji naa ketii security oleng sapuk oleng. kake ore aiko nejia, tenadol enatoki nadamu orais olapa rais ledukuya lekenya, jomo kenyata ore ele tungani amu ninye apa otesheta Kuna tokiting meeta likae tungani ojo keshet entoki sapuk naijo ana ,ebayie apa ilo rais apa neeku entoki ena naitadamu ntokiting kumok oleng, naa ninye eibungieki ntumoritin esirkali naa kaitadamu ntokiting kumok oleng.

Ore irangin, orashu enkirembeshanata natii irkarash lenkabila ang, naa orangi odo ,ore yiok irmaasai naa orangi odo ina oshi pee idol oloodo kilani amu kedo naa yiok irkarash ,ore ninye irkarash lekinchop mpaka masaa naa kedo pee edorou orkuak lang , ore Kuna tokiting naa keeta maana tenkajiang ormaasai amu ,kees are tenikidoli iyata orkarasha odo ,enanka, orkanchi neyiolouni ajo ira ole nkaji ormaasai ,ina paa kegirae autaki irmaasai ajo enchopo irkarash odo. ore enkae ore irmaasai lang na tenedoli inchop lelo Karsh loranki loota orkuak lang neitodolu ajo miyata yie enkaruisho tiatua enkaji ormaasai amu keitodolu naa ajo ira ake Kishaa ninyor enkajiang aiko nejia amu kejo naa oshi irmaasai ore oltungani oiba ilo karasha odo naa ormangatinda lenaaji ,neeku kanyor nanu irkarash lenkop ang naa kaishopito ninye tenakata, ee kaishopito irakarash oodo ,ina ninye ore oshi tiang amu ore enkaaji natii irkarash lelo oodo ake. neeku taa Aiko nejia.

Or ena toki nadolita tene wueli naa entoki naji kilimon ore entoki naji kilimon naa biashara ,ormutandao. Ore pamanyor enabae naa ketii mukuraisho atua amu keas embaa kumok keng'as kelelek naaji ewoshoki oltung'ani te Facebook nioshoki oltung'ani nijoki eyakaki enamuka nayiaji enabila ore elo tung'ani nikilej kelelek kijoki kayaki orkekun oje elelek Enya ilo tung'ani iropiani inonok nenya neitu kiyaki enaduo toki arashu eitu kintabaiki ore si kunatokitin naa kelelek eya enkata nadoo pekibaiki amu ntokitin naa ormutandao miyiolo ninye ilo tung'ani eituu eduaa elomon ake enositata tentoki naaji Facebook neeku ore eku nejia manyor nanu ena bae pii enaikash ake duo oltung'ani tenidumunye niyen ngejek inono mbaka elo duka nilo ainyiangu ena toki duo niyieu niyau tesidai kuliko tenilo tarajia oltung'ani amu ore naa tung'anisho naa tung'anisho elelek Enya Nena ropiani enono elelek AA ore duo enamuke naa nkek are oo nkalifuni ntomoni ele naa kelelek Enya ilo tung'ani iropiani inonok kumok oleng neeku ore Aiko nejia magira ashipakino ena.

Ore ena siai na te sipitali easi na esiai napiki iltunganak nkariak naa enetipat ooleng. Na kegira ailepu te nkop ang amu ketii apa abori, kake kegira ailepu amu keirowua enkop ooleng na kekumok si moyiaritin na na kaisho sipitali enashe sapuk amu kenyokita.

Kadolita oltungani oibungita olikae enkaina na kajo korkitari oibungita oltamoyiai. Nadolita si irkigerot oigero oojo tabau sipitali mikingurari biotisho ino, neetae si ninye etoki naji nhif na kesidai oooleng amu etoki nikitasheki te nchoto ebiotisho.

Ore nikiata taa yiok tenkopang isukuulini natii computer naa kajoki irmaasai lang sidai ena toki oleng amu ore tenakata ena maisha nikitii netaa anedijital, naa ore enatoki, esidai naaji entoki nayawuaki nikisumi eneikoni tenintumia ina toki naji computer ore naaji computer naa entoki sidai amaa amu kadol oshi kulo tunganak oisumate aakitamanaa lorikan tonkopisini jemesidai? neeku ore naaji teneyakini yiok irmaasai naa ekingamu oleng amu na saai amu kea nilo shoo nili airitisho nikinya enkolong nikinya enkure? menyaanyukie neeku kajoki ilarikok lang entabaikini yiok ena toki naji computer lab sukulini enkopang nekwa natii mashinaniamu keisidai oleng amu keyakina inkera engeno toosukulini, neeku kagwar dii nanu ena toki oleng naanyor oltau lai entoki naji computer amu ore tadii nanu amu aisume kake eitu ainepu naa kake kayiolo ajo tenemutu apa ainepua enaata tenakata ara oltungani oteretene oleng tombaa edigital, nemaitoki ake duo mee enkiti duo naji ake naaluam arwesh tenkoitoi naaji nayae iropiyiani amu ore naa saai kula tunganak oota computer ekitobir doi oltungani teneeku ingira ake aironyisho tenkopis nintamanaa olorika nesidanu maisha oleng neeku kanyor oleng, kajoki ilarikok lang entabaikiti yiok amu sidai toonkera esukul oleng ,embae sidai oleng naa kagwar oleng nanyor sii toltau lai pookin.

Eeh pii akaidim atolimu taata ajo kanyio nagira aasa tenapisha nadolta tendewueji, akangasa adol enkereri naata enchati pus neata esirkuali naibor amu kaingasie nye nanu ajo kanyio peishopitoi isirkualini amu ore tenkop aang mishop ake ntoyie sirkualini amu mishop ake ntoyie sirkualini, naitoki si nadolta oltamoyiai amu enkaina ake adolta tenewueji na kajo enkiti kerai ake enkerai esukul na enkima nainasa naa kadolta ajo kibunguta ele kirari oleng na kibungita enkerai nemeeta kuna tokitin oshi onkaek naishop ilashumba kaning ajo meeta ele kirari mejing nkaek osarge lenye, nakayiolo ajo kanyio peeta, neaku kangasa nye ajokiele dakitari amu meserian mesidai teneimbung osarge loltungani, notoki sii aku kadolta ajo enkerai ena esukul nainosa enkima enkaina taiata, ore ena na ntoiwuo nagira aitololiliki nkera taata tenkalo nkimaitie minosa nkera, na ketii mbaa naa kifaa peyieu kimbooyo yiok irmaasai pemikipuo ake aibukoo ropiyani tesipitali, amu ore enkinasata enkima, maitalama nkera nkimaitie aikunaki nejia.

Atijinga taadoi lab te sekodari amu meetae te primarily. Na ketii apa ina siai abori te sukuul apa natii ninye naji nakeel secondary. Na keitiki ajo ilepua amu etoki nayeuo ayiolou ajo enetipat. Hoo naa ore apa iltungana ogira aisum ninye naa mee ariyiak apa teina rishata.

Ee atoningo ormarenge oipirta ena bae, amu adolita ninye ejiotoi erubare etomon oimiet orais, elimu embae ena najo coronavirus naitanyamalisho oleng naa jumaa apa inakata, ore inatoki naa orpresident lekenya taa ele pee iyiolou irais, ore apa inatoki naji coronavirus naa kanyor oleng pee adol ena toki amu eitanyamala yiok ena toki oleng, eitanyamala irmaasai neitanyamal olosho pookin lekenya naa ore ena coronavirus neewuo apa tolari le tikitam oodo. neewuo enatoki neitanyamal ninye yiok irmaasai lang ,amu amaa ninye yiok irmaasai lemeisuj naari nkaek ekinya ake enda fuuaa nimbung enkomom asi nising doi nisingaki iltunganak ,ore enatoki apa naji coronavirus naa kiba apa tenisingaki oltungani neiba tenimbungubung inkumeishin toonkaek ake duo, neeku ina taa pee eishori yiok mask nishori taata yiok irmaasai lang, asi naa kanyor apa oleng amu nikisuj nkaek amu aisuja taa nanu nkaek omataa kajo nkaek matadototo ,neeku kanyor apa enetaasa orais inakata pee elotu inatoki amu entoki apa naitanyamalishe ina nengasi aiken isukuuluni pookin, asi neinyalaki taa nkera system, Kuna esukul duo, neeku keisuma nkera torusa kwasa etii nkagitie neeku ore coronavirus naa embae apa naitanyamalishe oleng tenkop ormaasai otenekenya msima.

Ore engeno niyeu oltungani pee iyas ena bae, amu kadolita ninye ajo orkitari ele oota enoshi toki onkiyia neeta doi taata enoshi toki naipimieke pressure osesen enkirowaj osesen naa kegira aipin entasat kajo akeyie eselenkei akeyie ena sidai oleng, negira aipim taata egira aipim pressure ena kerai neipim doi taata amu kemoi naaku taa aoki nejia ,ore engeno niyeu oltungani pee iyas ena siai, naa ishomo doi college ore pee ilo college orashu university nilo taata nitum ena ngeno amu ilo taata nitum kulo tunganak oisumate sapukin oji professor oisumisho tee ena bae ore pee kindip aisuma niyaku taa orkitari asi nikiyae taata sipitali shomo taasisho itaa orkitari oota akeyie ina ngeno sapuk oleng, nilotu taata aret irmaasai olosho pookin, naa mee engeno siduo sapuk oleng naa keyiu inkishu naanya nimir alotie sukul neeku keyiu inkishu akeyie neya ropiani kumok oleng neeku taa aiko nejia, neeku mee engeno duo sapuk kake keyeu akeyie oltungani naaji ngen laa kesuj entoki natiakaki ,meyieu duo naji nilo ake oltungani amu kepwoitoi sukul nilotu aas ena bae ,keyeu ena bae oltungani otipika oltau neyiolou ,neeku taa Aiko nejia embae sidai ena oleng orkitari maisumea ena siai amu keisidai oleng.

Ore taa ena bae naa kajo mee sapuk oleng tenkopang ,uonore taa ,ore taa eunore tenkopang amu kajiado naa kingua yiok teidie enaa anatolimuo duake, naa meesapuk oleng amu keirowua enkopang kake enya nkatitin nikias tenesha Enkai nikias taata ena bae, naa embae sidai ena oleng amu nintoki taa aomonu endaa ,ama naaji matejo teniun mpoosho orashu irpaek orashu pee iun ekeyie enkai daa mpuka, mintoki aomonisho ,neiting osina tiang, neeku tiniyata ninye inkera olchampa ake ekwetikini neyauni mpuka ,nesotuni dii mpoosho nepoi aayier ,nepoi olchampa nayauni irpaek nepwoi aidong, nanyae endaa naa embae sidai oleng. neeku ore taa ena bae naa keisidai oleng, ore tenkopang ang amu eton eitu ebau enkopang kake ore naaji tenesha ankai enchan duo sapuk oleng, apa eton eitu einyala oloingange amu einyele dei oshi olongane lenkop ,kake ore naari eshida naa kingira apa aitobirari esiai oleng amu ilo niun orkiti shampa lino loomposho, nikess taa taata tenabulu nitobir duo akeyie aitobir, neeku esiai sidai ena oleng kake eto eitu ebau enkopang oleng kake kayieu nebau oleng, ore nanu makewon naa kajo kaiteru nanu aasias nabukoki enkare aai openy amu keyiu oshi ilchamapai enkolong naa ketii enkopang enkolong neeku meingoruni enkolong neeku ninye kangas nalo naitook openy, naas akeyie pookin toki nayieuni amu embae sidai ena ,mintoki aomonisho mintoki aomonu endaa pookin neeku taa aiko nejia.

Tenadol ena siai naitadamu ntokitin kumok oleng' amu kwanza kore adolta enatoki naa sipitali eti ele tung'ani. Adolta irkitarr'ini ilkitarr'rini oonapita oltung'ani taata naa kajo enapa kata te corona virus etiiki amu keeta kulo dakitarini inoshi tokitin o nkumeshin nishopo ntokitin akeyie etererenate pii. Kore ele tamoyiai onapitai kajo corona virus eeta amu oltamyueyiai orish oleng' onapitai tenoshi toki o nkejek. Neeku ore taata ee naa kesidai oleng' naa kaitadamu eno toki ntokitin kumok oleng' amu etanyua irkitarr'rini lang' ina kata , nenyok oleng' amu etanyua enaa ilewa, nitasho ne ne nenyor ne nitodolu enyorata te nkop enye ormaasai lenye tenkop musima. Neeku aitadamu ena toki ntokitin kumok oleng', kaitadamu ina ng'iriata nating'iria iltung'anak lang' nemuoyu irkuliek oleng' neeku entoki sidai oshi ena naa enadamu oshi najo taa ninye um kore taa enkai naake eetai. Kaitadamu sii tee enkai amu etamoyia iltung'anak oleng' kake etereto enkai. Neeku ore enatoki nadolta tene wuei naa esiai ake yie enkai naasita iltung'anak lenyenak asi naa oltamueyiai ele ori oleng' oitoipoki torkarash oibor kake kaata osiligi ajo ishiiwuo apa ele tung'ani. Neeku taa aiko neija. Etamoyia ele tung'ani naa naa inakata taapa e corona virus amu adolta ildakitarini ajo kakumok nee nerishakino ade neeku ina oshi aitadamuina toki oleng' nadamu corona virus ee.

Ore pee ejo oltungani kegira aimaa ina nyamali e internet na kanyoraa ina amu etii enkolong natanyala si ninye. Na keidim si atutai oltungani amu eimayie naa ninye, amu kelelek aah network meeta arashu bundles . Amu kajoki talaa okoa pooki pee etumoki ainyangaki kewan internet te simu enye.

Kaidim naliki iltungana oitumia mtandao atiaki kelo ake neishiliwa imasaa enye. Ore sababu na ketii esiai emukurasho aashu loopeny doi le mtandao ogira apur iltungana.